Ore nena mashinini olashupa neyaua enkibelekenyeta oleng, tolosho lang amu, ore apa naa kitumia iltunganak intokitin naijo olchepe arashu, inkishu aturishore. Kake ore pee eyau ilashupa etoki naji oltarikita nelelek esiai pi amu, etaa ketur eh etur olchamba tookolongi kujii. Naitum endaa ino sapuk nalang enapa orkepe arashu, inkishu amu, keya apa inkatitin kumok naa kelo naa oloingoni arashu negila orkepe naa ore oltarikita naa keas esiai sidai tookolongi kujii.

kayieu nangas ajoki ore esile naa pee isho interest esile eton etu ilo ayau enkae, amu inakata iyiolou keeta entoki nigira asie tenaa keeta faida, alang tinilo ayau esile, eton etu iyiolou edaa tenaa keta faida, naa ore sii pee iyiolou faida esile amu iyiolo esile ajo ilasima pee , iyiolou entoki najio inkishu amaa ketoishote eton etu ilo ayau enkae sile.